koree ntokii ee tipat oleng ekwee naa piiliki ajokii nyo anaa, kore piiliki ajokii nyo anaa nilikii ajoki nchii amu nchipeyoo anaa, nilikii ajokii nchipeyo anaa kore eraa nchipeyoo mara akee duo nchipeyoo noshii ee soro, nchipeyo ee nkang, kore naare sii nulotuu aitodol ajoo nyo enyaa anaa chipeyoo amu maraa ntokitin pookin enyaa. Kore piincho anaa chipeyoo nkirii menyaa sii. Naaku kore ntoki pookin nanyaa nulotuu nintodol ajoki nyo enyaa nintodol sii duake kuna benee natuwaa oo sukumaa ijoo sii duake aiko nejaa oo spinach. nilikii tipat sii eraramate ee nchipeyoo

ndaa ee nchipeyonii naishorii ninchee peemepukoo, kore sii tipat pee easii anaa bai naa peemee, tanaa sii peemesasuu noponuu aituraa lkiloi lenchee

kore anaa naa ramat ee nkishuu tenkangitee aang talshampai lang. Naaku kadolita ajo keramatitaa anaa yeyio nkishuu enyanaa aitibirakii.

Keibelekenye ana baye oleng to nkopang tang'araki ana, kore taa lairin oshomoo tana loitulusotie atuu atumii echaan te nkaata naodoo. Naaku enia baye naa keitanyamal lorere .Kaki neyeenu lorere ning'asi atuur lchaambai neuni ndaaki teneboo onkaaramata pookin. Naaku keibelekenya ana siai olenng tang'ari etobolue naa yoo akilini ng'araki meetuum yoo duake sinaa. Tang'araki atuu apaa kiumisho nkaata nanere. Kaki kore tata keibelekenya etaa kiumisho aitibiraki.

unotoo ee mpukaa najii kabich, mbai suppat te murua aang amu kobularitaa.

Kore ena naa enguruwe naishoritai duake ndaa. Naa kore ena naa bayi entipaat te murua ang amu keneree sii ninchee pee eishori sii ninchee ndaa, pee mee amu kiyeu yoo duake ndaa enye te nkulee nkatitin naaponu.

kore taa anaa naa keibelekenye oleng te nkopang mokure apa era napa napuoi aboloo ake suom meshomo anyaa abosbos ake taabori lkeek tankarake kore taata keti nkopang duake nkujit kumok duake oleng naaku kedaare suom ang naaku keibelekenye ana bai tenkopang aaku kiteretenete sii yooh aaku kiata lshampai lang duake likirikii suomang tanaaku lamei naatai duake nghai toki natuwaa nkujita nanyaa teneipung apuo aulo teidie kakee kore taata naa keibelekenyee naa siake tenkopang

kore olmarenge latoningo latoningo naipirta ana baye naa kore ana naa duake likai dawa loopikakini duake sinkiri pootum atubulai oleng neaku sii duake lkutua tankataa nainerikino neisho sii duake biotisho supat sinkirii lang tengojitin naa nikiramatie

kore anaa naa nchingei, naa kore naasita tenee naa keishoitaa ayiu mbolbol enyanaa pootum sii ninye aitubalai nkop

Kore nikwee naa kang'as ateng'en ltungani ajoo nyoo kuna. Ore pee eiyeloo ajoo nyoo kuna ee naliki ntipaat naata sii ninchee kuna oosom naliki ntipaat naata. Paaidim atiliki ntipaat enchee naidim taa aitodua naiko teneshetakini ninchee ng'oji newuene taasii nkaaji enchee aiko nejaa. Nailiki sii neukunakini tenepiki aororariki pee meepik ake meiding'ata neea sii duake nkulikai.

Kore kuloo naa lng'anaiyo. Lng'anaiyo duake kuo supaati oreet yoo to murua ang. Nereet sii duake nkulee ltung'ana le atia amu kore kuloo lng'anaiyo pii enyaa naa kintusupaat sesen linoo oleng. Naa netipaat oleng ena baayi te murua ang'.

Kore lotorok naa amu ilotorok kulo kore ilotorok neisho iyiook naisho paake te nkata sii duo nabo netum teneshet ninche neitabir naisho oleng' naa kore naa ena naa enetipat oleng' ena baye kenare peesi toomurua aang' peekitum sii duo enaisho nikimir wenkaei siiduo nikinyia aitaunyie nkulie moyiaritin naatumi.

Kore taa ana naa ntasaat, ntomononi ena nashoomo auoku nkaare te seree, atumia sikiria tana sii arau sikiria metookoki nkare nookunye nkaare to lnkuaas. Naa lnkuasi ele otookunye mama nkaare naa neeret sikiria enye metanapaki.

Kore ena naa mbarasi. Kore si duake mbarasi naa soimee supaat duake te ramaat e nkaang amu itumia sii duake nkaata nidol ajo eita sii duake enye rishaata nituum ashomo duake atowuana sii duake enye ombaarasi enoo nidiir kepeer nikinaap. Naaku kore ntoki naparuu nanu tana naa sii duake pee itumiari ana masaita naiponyeki niloite duake nkadoor amu kore ena na nkuewesi nidiim nikireet duake oleng te to lototo.

Ore taa ana naa ramaat e ntameesi o nkulee song'oesi duake te silang'oni. Naa kore ena na nkaare eishoritai kunaa ntameesi, naa bayi entipaat oleng' ana amu kore paaku meikishoo sii duake shomoong' nkaare neitoshaa naaku naa eeh naaku meeret sii ninchee yook. Kore sii tenaa neibooyeki kuna ntaamesi pee mepoo aiburuuj te nkaare pookin tang'araki naa keishafua sii ninchee tenedasdas, kaki nepikakini nkaarau naaku bayi supaat ena.

Netipaat ramaat ee kuna. Naa kore kuna naa mootoi sii kuna naa duake nkiramaat e nkaang'a yitiang. Keisadia yoo aaku ne kwee, keishoo sii yoo maayeni nikinyaa nikimiir sii. Naa aare sii kimiir ninchee duake eeh nikintaam nkulee ntokitin duake nikimeeta tana sii nkule naado kiyeu yoo ole te maisha nalaang sii duake kiyeu naa kiyeu ninchee.

kore ntokii nagiraa aaza tenee naa lazurai logiraa anyaa nchii nkerai enkoko naa keijoritaa

Ore duo enasiai, naa mesapuk oleng tonkop ang',nkaraki naa, kopuo notoyiolo iltung'anak lonkop ang' tipat eenkopir duo ake, tanaa si kuna ekuna tokiting naijo tenewueji, ah ninche itaa nkopir, ho neteyieu iltung'anak lonkop ang' oleng',tipat ekuna naiu duoke nkopir, aiko nejia.

kore anaa naa nkitibirataa ee naishoo eelotoro, keitibiraki anaa aishoo metaa metii lchangaroo

kore anaa siai te murua natii naa te murua namanyaa te murua aai, naa keitibiraitaa oo leng, amuu kadolitaa sii tankarakee naa kore nkokon aang naa kinchoritaa yoo duake ntokitin supati kinchoritaa sii ndaa neishoo aitibirakii nepetaa sii mayeeni enchee notum sii atadanyuu nenia mayeeni enche te supat. naaku keitibiraritaa anaa si te nkopang.

Kore taa ntoki naasai tene naa nkipimataa e mbolbol, ang aaku keipimitai mbolumbol te nkaare, pee ng'urari mbolbol supati o ntoorok sii. Kore naa naara ntoorok neiturari, kore naara supati neitibirii sii duake pee itapeetari nkulee nkaai kookosi. Tana sii pee enya aitaa ndaa tana sii duake pee epoi aamir. Naaku nkipimata ena atumia ntokii najii nkaare.

Netipaat ena siai, netipaat ena bayi oleng te murua ang amu kore neikwe naa kore kuna naa keishoo yoo. Eeh kore kuna mootoi naa keishoo yoo mayeeni. Keishoo sii yoo ndaa aaku ng'irii sii duake aikataa. Kore sii duake paa eyataa lomoni te ng'ang idiim niyang'aki nishoo meetama ena endaa. Aishoree duake nkaai tooki pooki naijoo nietaa. Naaku kesupaat oleng ana amu imiir sii neitam sii duake nkulee nkilaani. Imiir sii nilaakinye nkulee nkeera duake sukulii.

netipat amu kore paisho nkiteng aai anaa daa naa kaishoo sii nanuu nkitengai kulee kumoo. keitobor sii nkitengai ngamataa nalepii

kore tenee naa kadolitaa sinkirii eee nadolitaa sii nkaree naa kore anaa naa kaisilig ajoo lshampaa alee lshampaa lelopeny lowaa nkaree tanaa sii loibulaashakenii nkaree matejo tanaa nesilangoo tanaa sii nkaree ee nchan neibulaashakinoo naaku kore anaa naa sinkirii adolitaa, sinkirii kuloo loewaa nkareee abukokii atua lshampaa lelopeny lotii sii duake ninyee nkitii shapshapoi.